Ore ena pisha naa keitodolu iltung'anak le sirkali. Tenidol tendewueji te shumata, naa ketii empisha orais. Ore abori enye netii ltung'ana lotii atua sirkali. Matejo ore sii, kitodolu enkaji nabo e sirkali natumore oshi ilarikok le sirkali aa taa te Kenya. Ore tening'orr anyikaki aitoki, etii embendera Kenya okulie benderani eseuseu. Neeku ore ena pisha enoo ltung'ana ootii serikali netii atua enkaji enye, netii enkop enye etii atua Kenya.

Ore taa ena naa kadol anaa enakisuma ashu, enkiteng'ena oo ntomonok naaji sanasana.ee etiu anaa intomonok naagira aarikisho naagira aarik inkulie, naai tasati. nitengen. intokitin naagira aendelea. ore sii teningor ena pisha aitoki oleng, naa ntasati dii ake naatii hoo naa inyoo nkabilaritin pookin, matejo naaji amu ketii naa imemeeta eda karasha elukunya naa kajo Oleng naa silamu, okuna naa kulie, nemikiyiolo ajo kaji ing'ua kake intomonok oo wuejitin naapashipaasha. naa itum ajo ore iltunganak kitodolu ano ntasati naagira aisum inkulie, neeku kegira naaji aaya aigero. ntokitin naagira like tungani alimu naai tidialo taa ena aji natii hoo nemeliooo pooki toki kake, Nena kutiti tokitin nalioo. kitodolu ajo ore ena kegira ainining'isho oleng kini ing'isho.

Ore ena toki na naji huduma namba o huduma bora naa, keetae apa enkiti kigeroto naishooyioki naji huduma namba hoo nemeeta entoki naewuo aass amu kitaalaa ake kishomoito ake yiook meewa iyook irkimojik pesho. Ore apa enatoki naakeji apa peepiki nkadii ore oltung'ani pooki otii Kenya neeku orkimojino lino inyiang'ishore, orkimojino lino iyasie pooki toki entoki. Ilo ake nipik orkimojino lino nisum enkadi neyaau nkarn inono teniyieu aitoki ata too nkopisini entoki apa nayaua sirkali pee itelelek ntokitin hoo nemayiolo teenaa kelotu aimu kake ore ninye tenakata eton akeyie meeta entoki naaimua.

Ore tene naa orkigerito oje ogira aasa naa ore Ilo kigeroto naa iloo nkofisini esirkali, kegirai taanaaji aas ilo kigeroto laaijo olapa le huduma namba, kake ore oshi teneesi nena kigerot, keetae oshi ntokitin kumok naaimieki. Neeku kidimayu naa ore iltung'anak ootii ena pisha naa keesita elefol edukaya ashuu eniare ilokigeroto, neeku ore enda nagira aigerisho, idimayu negira aimie toki naje. Egira naa aimie toki naje nigira enda ngae aigerisho nepiki iltung'anak orbuku enaa enajo sirkali.

Ore taa ena naa naa kanisa ijo kito kitayu kanisa oltung'anak lonkuapi napaasha erikore naje keetae amu kadolita ajo keetae irmoindi iltung'anak oishopito irkilani naas londini napaasha neku kitodolu ajo ewueji naaji ore ene naa egirae ewueji netumoreki egira iltung'anak uh atumo naaji airo intokitin naaje naiusu taa eh enkop naje kake teninyaaki anyikaki oleng ijio dii ketii iltung'anak sii duo laa ketii irmusungu mayiolo taa enaa ore irmusungu naa matejo duo ore ena tumo etiu anaa entumo naetuo iltung'anak lonkuapi napaasha ilarikok taa naa tenijio duo aing'orr naijio ile kanisa oleng amu kadolta naa irpasitani tende ijio ketii elde loota kola netii ele laijio oloshi lorkatoliki neaku ore naa kulo tung'anak ijio akeyie yie endini indinii tofauti nayetuo tonkuapi kumok egira airo intokitin naje.

ee kaata engeno amu ore naa ilukunkuni naa, kaata dii ninye nanu inkuti lukunkuni naa kajo, kemiet akeyie aanaa kuna. naa ore esiai o lukunkuni naa kelelk amu ekinch ilukunkuni ntokitin are, ekincho nkiri, nikincho sii ilosor. naa teneponari sii nikincho ropiyiani. paa midol ajoo keeta ilukunkuni ntokitin kumok, nikidim aishoo. amaa naa tenikincho lukunkuni iropiyiani teniyieu nimir ilukunku pee itum iropiyiani. ore tenakata olchogoo obo naa enchata doi, ore elukunku ena naji kamuara na imiai isiet. paa kama dii ioltungani tenetum imiai isiet te kamuara, eminyiangu ninye enkurma olapa obo aeime duo ninye olapa nkulongi ile. neeku ore esiai oolukunkuni na kisidai, kajoki oltungani pookin oos esiiai oolukunkuni pees esiai amu kisidai esiai oolukunkuni na keta iropiyiani keeta sii dii faida.ee ore oltungani oota lukunkuni netiiu ake ana oltungani oota nkineji.

Ore tenaing'orr ena pisha naa esiai e huduma centre naa ina oshi wueji eponu iltung'anak ayau ink etumie irkulie ilaisensi ongarrin narewie taa ingarrin netumie irkulie tung'anak inkipandeni tenelo naaji nimin enkipande ino nilo huduma centre nikinchori enkae ashu nikinchori naaji entoki ning'as aita aitumia ampaka neeku etaakua enkipande ino ready ore huduma centre naa ketum iltung'anak kerisio iltung'anak pookin ewueji ni nitoris iltung'anak pookin ore intokitin pookin niyieu eh eserkali naa huduma centre itumie eh ore intokiting nemeidim ninye inkulie kopisini onkauntini aishoo aishoru nikijokini shomo huduma centre kimaanisha ajo ore huduma centre ninye etii intokiting naa naayieuni tena teserkali akeninye ekenya tenakata ninye itumie licenses pookin ninye eesieki intokiting pookin.

Ore esiaa enchetare temurua aai naa kegol oleng amuu oree ninye ntomia etumutaa apa irkiek mekuree tanakataa kiataa irkiek too muruan etabolutoo apa into ilntomia tibia kob eee mara nemut irkiek neeku oree tanakataa kegiraa iltunganak ashet inkajijik naaijo naaji ine sarmang ashuu inkutitik natii isoitok oree akeyiee enchetaree mekuree aaa enapa amuu oree echetaree siapa naa keetae apa irkiek Neeta ewuejii nitayunyiekii enchataa enaa kuna kakee oree tenakataa etumutaa apa ilntomia into intokitin mekuree apa eetae ntimii neeku mindim atakii olntungani intobiraa enkajii ooo masae naa oree irkutik ootobirr nkajiji naaijo kuna naa keess esiai sapuk amuu mpakaa pee epuo ilndonyioo nitayuu irkiek yaani keess esiai sapuk oleng mbaka ade nepuonu atum irkutik ooom loopunuu ashet enkitii ajii naijoo enaa ninjee upuonuu itunganak amiriee idakin

tenajo naaji asipu ena pisha na ore iltunaganak otii naa kejo aaku intoyie naing'ua sukul ashu itoyie naawaki weji neje asaru tenkaraki batisho naje matejo naaji, intoyie naahomoito eweji metasaruni tenkaraki keji pee eyami aakutiti ashu iltung'anak otii maisha enye abori , ooyiou neretuni teweji neje nishori naaji enkaina adumu iltung'anak ootigilate iltaauja, temaisha neyieu naaji iltung'anak oitakweni oisho hope iltung'anak sii oyieu ning'ori , ataaniki oleng' tengaraki intokitin naagira aimaa hoonetiu inkomomi enye enaa keshipa

ore taa ena pisha naa kitodolu nkera natii sukuul aisuma. kake kitodolu sii ajo ore kuna kera, egira aitumia ntokitin e technology naaji naai badala oo bukui, kadamu ajo ore apa nanu agira aisuma ashu ara kiti naa, nkardasini apa nanu aiger, hoo nemeyaiolo tenaa ketabaikia kuna mashinini, nkera te nkop pookin, kake kisidai naaji teneeku, ena toki itumiae, ashu kuna mashinini itumiae, amu idim naaji, atanapa pooki toki nisuma aiteru ira kiti mpaka, nibaya ewueji niyieu nibayaetii pooki toki atu inakiti mashini. tenaa ketii akeyie entoki nagira aasa, naa entoki sidai pii ina. metii entoroni kabisa.

Ore taa ena pisha naa kitodolu iltunganak matejo ilmaasae ooje oshi tenkata olameyu. ore teneeku meetae enchan naa keye nkishu, nitodolu ajo ore kulo tunganak loitashe etigilate iltauja. enkiteng' ena naaji nagira apa ajo pee teneeku enkata naje nemir, pee isumare nkera. kake etua enaduoo kiteng'.meetae ewueji neidurakini. meeta sii enkare. ore akeyie enapa pisha naa Eno Sina. osina oleng. amu kitodolu enoshi kata etii irmaasae, enkata olameyu. meetae enkare, kegira nkishu aae. ore tooltunganak lemeeta ae siai Nas naa etiu anaa teninturaa biashara amu ore nkishu toolmaasae naa kerisio oltunganak loota mbenkii too nkulie wuejitin. amu keetae iltunganak laa ekibung' Nena kishu anaa.

Ore kulo tunganak naa iltunganak ootigilate iltauja amu ituraitie endaa. nitoki aaku ituraitie entoki naa kenyor oleng tooltauja, ituraitie sii dii iropiyiani amu etua ena kiteng'.lele olameyu, kainyioo tenakata isumie ele tungani nkera enyenyek. kainyioo Enya Kuna kera. teneeku naaji meetae ae wueji, netumie edaa. ore oshi ena kiteng' etonr eitu eye amu kadol ajo enkiteng' ena naa kelepi netumi kule. neyiu ilasho oopuonunui naaji amir, netumi iropiyiani, ninyiang'uni kulie tokitin nemeetae. neeku ore ena pisha kisananayie oltungani oleng. idol ajo metii . kimaanisha ajo olameyu le musho. enoshi kata aa .meeta ninye eningori. kake ing'or naa ena kiteng' pee inkaja, kepiu ,mepiu, kepuoi ake.

Ore ena pisha naa kitodolu enkop, matejo oloontoluo ashy kopikop e kajiado. ore ena pisha naitodolu ketii iltunganak. ore oshi Kuna kopisini naa inaapuo iltunganak le nkaunti, naaji ekopikop ashu oloontoluo, itegemea taa ajo keniaji, amu ore inkauntini naa ekepaasha kake ore naa tena naa ine kajiado. neeku ore ena aji naa ewueji neishorieki etiu anaa ninye epuoi irkulie tunganak epuoi ainining'ie naa ena aji, nepuo naaji aasie ilikigerot ooje, naishoori mpala naaje. ine wueji eimu sirkali sapuk, eimu keimu nkauntini ashu Kuna ena naji subcountys head quarters ninche. Eimu aaret iltunganak leina kaunti ashu ninye etumie .ki represent enkaunti.

Ore ena naa ewueji nebakieki iltunganak, ee county e homabay taa teaching and referral hospital naa ee ore eneji referral sipitali natii e level e imiet neilep. naa ninye nelotu iltunganak kumok, loo nkauntini kake ore ena naa ene nkaunti matejo ene nkaunti taa naa ore Kila county neeta ninche sipitali enye Ina taa najo referral aa level eimiet nilep. naa ewueji nebakieki iltunganak nirag iltunganak keeta dapashi. ntokitin kumok oleng naasa, tiatua ena sipitali kake ninche sapukin alang' inoshi keetae oshi inaaji sub county. tenilotu ewueji neji referral naa kimaanisha ajo etalaikinote iltunganak le sub county nikijokini shomo referral aa ninye esapuk.

Ore eng'eno niyieu tene naa eng'eno e computer aa Ina mashini taa, igira aishorie iltunganak intokitin naayieu, kifaa sii naa ore oltungani oosita esiai tena kopis e huduma centre, naa oltungani oyiolo ainining'o iltunganak pookin, neelewa sii enkutuk. keetae oshi entoki naji, customer care neeku kidim airorie iltunganak, moruak. iltunganak kutitik, oltunganak loo risiot pookin. ore sii kifaa neyiolo ntokitin naa haki ooltunganak ajo nemeeta ukora toorkulie tunganak naa ore. Iltunganak oosisho tene naa sirkali olak, ime kulie tunganak oolak, pee mipotu ake hongo

Ore teniyieu nirem inkuashen naing'as ayieu niata eng'eno ontokitin nayieu olchamba lonkuashen pekincho inkuashen kumok ore sii kiyieu niyiolo intokiting iltung'anak lijio pimiraki nena kuashen kakwa tung'anak dii ijio pimiraki kuna kuashen kaji dee eiu sokoni onkuashen kanyio dii emiri oltepe naaji ashu orkuniyia pailotu taa niyas biashara onkuashen ashu nirem olchamba iunito nana kuashen iyiolo ajo kanyio ingira uh kanyio ingira aing'orr tedukuya ingira ami aun kuna kuashen piimirr kebaa dii sokoni kerkuniani naaji aja aishooyo tolapa pee itumoki ai anoto irkastomani linonok enaake kakwa oitoi iimie kuna kuashen pebaya sokoni peminyiala pemikinyialakino intokitin tolchamba etaa naa ituunishe kaikoni tini tinitobiri kuna.

Ore ena naa iltung'anak oishooki shaada naje ore iltung'anak owai oima tenkisuma naje neim nishori naaji ina palai aa shaada taa eh en group naje ashu ewueji neje enkisuma naje ore ena naa kitodolu intokitin keeta intokitin kumok kidimai naa ore iltung'anak otii ene naa iltung'anak oisumare oisumaki naaji esiai enkigerore ore pindip esiai enkigerore nikinchori shaada naa ninye aninye taa naitodolu ajo isume ape esiai enkigerore enkata naje nindip enkata naje nikitumokini aishoo nyoo ena shaada ashu ena kardasi keetae sii iltung'anak oh oisumi enkiremore ashu ninye esiai enkiremore ashunye esiai onkompiutani tenindip esiai e kompiuta nikinchori enkardasi enindipa esiai pookin akeyie yie naidim ketiu anaa entoki naa ninye eyiolounyieki ajo itaasa apa ena kardasi enatoki naje ashu iima apa.